Inoni ko kiit neboru eletotkonnyorundo lakwet certificate nebo sukul nebo kenyisiek kenyit ab eliput oeng ak tiptem ak egenge en eutab katam koburu elemuch kochorundo lakwetab clasit sisit exam chechiket yan kamach koker eng soet en eutab taa koboru kora elemuch konyorundo lakwet nebo clasit taman ak oeng tyemutik kyik chebo sukul yan kamach koker en soet

Ireyuu ko kot nemiten kitabushek ak computaishek, yuton kotoreti lok en somanenywan ngamun yon kamach lakwet kitabut konyone inyokocheng en yuton kotiyen geee ak kit nesomonchin. Ko en meset yuu koraa ikere ile miten komputaishek chechang chetoreti lok kocheng kit nemoche en soet sikobit kotoret ichek en somaneywan niton kobo komonut en somanet ngamun lok komuche konyor ngomnotet nemiii barak ak kotoret koraa konet tukuk chemaraa koma inet mwalimu anan maraa komoikuyo komiie kotoreti koraa icheket konai missing niton koraa kobo komonut, imuche koraa kobwa lok anyo kosomanen yutet amun ikere ile miten ngecherok chechang chemii yutet.

Boisioni achome missing amun toreti biik en somanet anan kotoretin en kiy aketukul nekemoche inai missing ko lagok chemiten sukul yan kokoi kasit konetik kotoreti icheket kwororchi anan kokochi icheket wolutyet nebo tyemutik alak tukul chekokikochi. Boisioni kora kobo komonut missing amun iborun tukuk chechang chekomengen en oret nekararan missing